nam, nam malach mogik e alwora ma Nyanza en nam Victoria. En e nam maduong' ei Nyanza.

Gik moko oselokore. Be osebedo ka dongo e bang' kinde ni yaa, e piny masani, ntiere gimoro ni mbui. Mbui osetimo, osetimo gik mang'eny osedongo nikech mbui okelo gi yore mang'eny mek, mek tiyo gi tiyo, be gik moko bedo mayot. Dongruok bedo. Kaka kae ntiere otas matang'o ni en mar, en mar yao godo biashara mar serikal oseyango ni inyalo tii go. En mar registration. Mbui osetimo be serikal yudo yore mang'eny mek, mek tiyo gi jopiny moko. Kamano be timo dongruok osebedo gi gik moko mang'eny osebedo ka otimre nikech mbui otimo gi teknoloji osetimo.